Iyiolo taa ainosita ena daa naa maiterunye kuansa enkwashe, iyiolo agira aanyu enkwashe nagobu enkiti shai, na iyiolo naa agira aok ena shai, naitoki ake adumu enkae kwashe nanya, iyiolo ainosita ena. Kwashe agira naake agobu shai, ore pee aidip, naitoki aitusujaa keki, neeku naa nejia naa aikunaa nanu enkinosata ena daa.